Eh kang'as ake ayier orgali, napik enkare enkima naitobir mpaka ore pesidanu, naikaraanka mpuka nadung'dung ele matundai napik kando, naitobir sinye nena pukare, natumoki taa aitobira atipika isaanini pee atumoki aishoo iltung'anak.